Ore olaasani pookin na ketii tiabori osapuk lenye na ore tosiatin pookin na kesidia ake tenitengen osapuk olaasani lenye ptumoki neas esiai ana nkiitanapat oladuo openy esiai pa tenelo ake ninyel oladuo asaniblesiai neyiolou na orkitok enidim nai airekenisba oladuo tungani amu keaku na itengena apa ninye eniko peas enasiai neaku aisidai ake enkitengen osapuk olaasani lenye lesiai peyie elo esiai ana enayieu ninye makeon amu inoto naa oladuo aasani lenye ana enayieu olopeny na ore esidano torkastomani na ore olopeny esiai keeta entokinaji bussiness idea a nchere iterua enaduo biashara enye eeta enkipirta neaku ore olaasani tenetum enaduo duata naata olopeny esiaia na ketumoki aibunga irkastomani esidai.

Ore embenki hoo duo naa ore esiai enye sapuk oleng naa peeshum impisai kake keeta sii isiatin naas embenki aasaki imuruan Ore enedukuya naa ore embenki naa kiidim ataasa entoki naji enkiteng'enare aiteng'en iltunganak lemurua tesiai naji ene financial literacy aitengen autaki ajo kaingo oltungani piimanage iropiani inono arashu diininye kaingo peyie irhip metaa save inaduo ropiani inonok aa naa ninye eninko piipon inaduo ropiani aainvestment niteng'en olorere teina bae peyie etum enaduo damunoto Ore sii enkae naas imbenkin naa elo neret imbenkii communities aaret ingera enaijo nai embenki naijo Equity naata scholarships neea sii imbenkii iltunganak kumok amu iigier iltunganak tosiaitin neeku naa kikcreate entoki naji job employment nitoki sii aishooyo ilooni ashu iropiani naasieki imbiasharani neeku keretito emurua toonkoitoi kumok

Ore tolosho le Kenya, naa ore nkampunini naitobir ilbetirini, neatae enkampuni naji ene eveready company naitobir braand olbetirini laaji eveready, neatae sii ake ninye enkampuni naji golden company naitobir si ake ninye mbraand olbetirini oji golden better neitokini aata enkampuni ene ABM aa inchere associated battery manufacturers ,naaku kuna ampunini uni nanu ayiolo te Kenya naitobireiki ilbetirini, naa ore tialo olbetiri le golden better oo lee eveready naa ore naii nanu olaidim atejo kaisidai oleng naa olbetiri le eveready, naa tengaraki tuna sababuni, ore olbetiri le eveready naa ketumoi te leleki amu keitobiri telosho le kenya, neitoki aaku kore quality enye arashu performance duo easata esiai, naa ketii shumata naleng kake ore olbetiri le golden animg eji kelelek einyanguni arashu elelek bei, naa6mee sidai oleng.

Oree sidano teninyangu ntokitin tolduka sapuk alang tosokoni, naa ore enedukuya oree olduka sapuk naa kaiarencha intokitin enyenak arashu ore esiai ee hygienic cleanliness naa ketii shumata alang' intokitin ninyang'u tosokoni, ore sii enkae baye iare naa oree intokitin ninyang'u torduka sapuk naa keuno beii enye kake ore intokitin ninyangu tosokoni nemeeta entoki naji price transparency aa nchere eiput doo ninye olaaduo tung'ani omirita beii enaduoo toki niyeu aitasapuk peyie itumoki atayiolo ajo kayii iponunu atumore beii, kake ore olduka sapuk nemeeta negotiations, oree sii enkae emusho naa oree intokitin tolduka sapuk naa ore ake pee inyang'u nikinchori recite naitodolu naa ajo tenelo ake pee ishomo adol anaduoo toki ajo maa sidai nishuku kake oree tosokoni nemeetae neeku meeta eniyas ata tenaa toronok enaduoo toki

Ore taa eneiko iltunganak teneirorie ilomon naa keidim naji airorie ilomon toonkoitoi ashu toonkutukie kumok .Ore ninye enkutuk edukuya naa enkutuk najo eneenglish amu ore english naa ninye official language olosho lekenya neeku kedup eyiolo irkumok , iltunganak kumok neeku ore nye iltunganak lijo letourism naa ina kutuk irorieki nindim sii airorie enkutuk enkiswaili amu ninye enkutuk naji enenational language tolosho lekenya , neeku indim ake airorie tekiswaili amu elo ake sinche neeningu nkuti terms ekiswaili nelelek sii irorie tenkoitoi ake naji naji enebody language autaa ake torkimojik naa kelo ake amapaka nielewanana.

Ee atabolo nanu account ebenki naji equity naa ore mbarakinot ashu nkoitoi niimaa peyie itumaccount ebenki naa aisidai ninye teningas ayiolou ajo kaa account nabo iyieu amu keetae account nashumieki iropiyiani pitum interest , neetae account naji enetransaction naa ipik impisai ingira aitayu .Ore ake piyiolou ajo kaa account iyieu nibol , neeta nkardasini inonok emakewon nikinkilikwani enaa inapita , enkilikwani original enkipante, nikinkilikwani KRA pin , nitumoki aishooi tenebo sininye opassport ino . Ore ake pee inchooyo , nekinchori enkadasi nilotu aiput , natii ewueji ninger enkarna ino , details inonok pookin amapaka ninye esiai oshi nitii ashu enkoitoi oshi nitumie ropiyiani . Ore ake piindip neetae impisai nipik inaji initial pee eitumoiki aiverifeyer , naa account naa ore ake pee ipik neactivate enaduo account ino ,nitumoki taa inakata ainoto account number , neeku naa iyata account ebenki tinarishata.

Kenarikino naa kaisidai oleng, tenelo oltungani ainguraa biotisho enye enaake, naaore esidano ena baye, naa ore ake tenilo ainguraa biotisho ino pookin aikata arashu te rishat nemelakwa, naa itumoki ninye aibooi imoyiarritin te osesen lino amu eatae naa esieki naa aiditekt imoyiaritin natii osesen, nebaki te nkoitoi naishakino. Ore si tenkae eare, naa iyolou imoyiaritin naajing'ita osesen lino to nkadoru, netumoki aiboi to irkeek arashu te imbaare naishaakino. Ore sii enkae euni sidai, naa ore ake oltungani peeyilou osesen lenye arashu biotisho enye naa keisho entoki naji mental relaxation amu meitoki eladuo tungani anyamal arashu dei ninye meitoki aata indamunot ejo elelek pee aa emoyian fulani eata amu oltungani naa olashaake eneingurari naaku keyiolo biotisho enye.

Ore naaji oltung'ani oitangasa intokiting enyenak tosokoni arashu tewueji neboreki naa keeta inyamalitin ashu eeta sininche esidano enye ore esidano ina naa eng'as aaku kitadoyio gharama menyanyikie oltung'ani ogira aitangasa inaduo tokitin te tifii arashu ninye te posters ore eniare naa indim aiku iltung'anak ashu entoki naji ae attract attention oladuo ainyiang'ak tonenia kirorot inonok ikira amirr enaduo toki ino ore enkae sidano eong'uan euni naa nchere eeta entoki naji immediate feedback amu ei ore ikira aitangasa iladuo lolan linonok arashu inaduo tokiting nimirita naidim airoro orkastomai lino face to face ore inyamalitin naimaa oltung'ani ashu inyamalitin ena matangaso tewuei neboreki naa elelek aibuakita ake kake miyiolo ajo keng'ae ade olo ainyiang'u enaduo toki ino ore sii enkae eh nyamali ena baye naa ketii iltung'anak oyek enaduo arashu oladuo rorei lino tenkarake naa etii iltung'anak libatare enaake impotito ake inaduo tokiting arashu inye iltung'anak lemenyorr ororei.

Wore esiai olturruri toontomonok arashu toontasati, naa embaye etipat oleng'. Amu wore esidano olturrur, naa kiidimi aatosot inaduo kutik pisai naayau kila oltungani tenkoitoi enye, nelelek naaji ishori oltungani obo, nelo abolie biashara arashu easie aetoki sapuk nimiidim ng'ole ataasa too mpisai enyenak openy. Naa wore pee eas enaduo siai naas arashu ninye iteru biashara toonaduo pisai, naa kitoki ake atum impisai naitoki ake sinye aichanga tolmushango, ambaka naa nemanaa olmushango minoto iltunganak pookin. Wore sii aesidano olmushango, naa elelek aa wore naai entomononi arashu entasat natii biashara, wore enaduo kiti toki e faida natum tebiashara enye, naa kemooki ele turrur ashumaki, nelo kenya angamu etaa entoki sapuk. Neeku kisaidia naa sininye naa sininye tesia naji ene investment ooropiyiani, neeku aisidai oleng' olturrur toontasati.

Ore taa itax naa enkoitoi arashu platform e KRA tiatua ormtandao naasieki isiaitin arashu services e KRA noshi ropiyiani esirkali naaji ine ushuru naa ore naaji isiaitin naas itax naa indim naaji oltung'ani ataasa entoki naji pin registration aindim naaji aing'oru enkae pin ng'ejuk niyas sii entoki naji filing nil returns anchere aiput enkardasi e ushuru neindim naaji ake sii atalaa ushuru eimu ena portal e itax neku isiaitin arashu services e KRA eas ena ena siai e itax arashu portal e itax.

Wore taa enapata ontokitin, naa kitegemea aajo ketiarishata eyieuni, kebaa ewoji arashu kebaa elakuani ewoji nayai inaduo tokitin, arashu dii ninye kebaa niana tokitin naakirae aanap. Amu keetae inkoitoi kumok naayae ilolan aitabaka ilainyangak arashu laduo tungani lopeny olola. Amu tenaa naaji olola kiti laijo naai parcel, netaana ewoji nayae, naa kajo naaji nanu enkoitoi oltuktuk arashu orpikipik ninye esiadae amu kekwet, nitoki naa aaku keya oladuo ola terishata naifaa. Kake tenaa sininye olola sapuk nai naijo naa intokitin nijo ilorikan arashu intokitin akeyie nairoshi, naa esiai empikap naai naas inia amu kebaya sininye terishata naifaa, naa tenaa intokitin sapukin nijo naashetieki inkajijik, naa keyayieki sininche toonkoitoi oolorin. Neeku kajo nanu wore enkoitoi oonkarrin olbaribara, naa ninche naitasioyo intokitin nitabaya elulunga aayaki olopeny.

Ore ena naa isidai oleng amu tenepikakinoi agreement arashu ena naa nincho orusa ilashumpa mee meirana arashu meitumia enaduo ampuni ino naa ore ena agreement naa enaitodolu naa ajo arashu kerrip eh enaduo kitoria ino enaduo ampuni arashu olchamba anchere kei protect ownership nitoki sii aaku kitadedeyie naa nchere aajo kanyio iidim naaji oladuo ashumpai ataasa naa kanyio miidim ataasa pe tenelo ake petii empong'ori neetae naa entoki nashuku tenkaraki naa naduo agreement nita nitipikakinote neeku aisidaio ake uh tenincho ilashumpa enkampuni nipikakinono orusa arashu agreement peyie itumokiki airiamari pee meas sininye saidi nemifaa duo neyas.

Ore ena naa isidai oleng amu tenepikakinoi agreement arashu ena naa nincho orusa ilashumpa mei meirana arahi meitumia enaduo ampuni ino naa ore ena agreement naa enaitodolu naa ajo arashu kerrip eh enaduo kitoria ino oladuo wenaduo ampuni arashu olchamba anchere kei protect ownership nitoki sii aaku kitadedeyie naa nchere ajo kanyio iidim naaji oladuo ashumpai ataasa naa kanyio miidim ataasa pee tenelo ake petii empong'ori neetae naa entoki nashuku tenkarake naa inaduo agreement ni nitipikakinote neeku aisidai ake uh tenincho ilashumpa enkampuni nipikakinono orusa arashu agreement peyie itumokiki airiamari pee meas sininye saidi nemifaa duo neyas.

Ore ilairemok lonkishu ekule arashu ilaramatak loramat inkishu ekule naa keeta esidano sapuk oleng teneitobirakini intokiting ekule arashu naa enchere kuna tokiting naaji milk coolers amu ore ake peetum iladuo airemok arashu iladuo aramatak kuna tokitin naitobirr kule enye nemitoki apuo asara ekule amu meitoki naa kule ainyiala ore sii enkae toki naa ketum osokoni sidai anchere kesidanu sinche price okule enye amu etaa naa keeta ewueji nepiki metaa meinyiala neaku kasidai ake quality onaduo kule ore sii enkae naa tenetumi kuna tokiting naitobirieki kule naa kekarsisu sinche iltung'anak arashu kulo airemok lokuna kishu ekule amu keeku naa ore sinche inaduo kule enye nemirr netum faida arashu dii ninche etum sinche impisai nae naasie inkulie baa emaisha.

K akumok oleng intokitin nindim ainoto te huduma centre amu ore ninye enkardasi nijio ene birth certificate naindim ake sininye atudung'o tine nidung'u enkardasi e NSSF nidung'u enkaradasi e KRA neitoki taa dii sii aaku eindim aeaplaya entoki naji arashu loan e HELB noshi pisai e loan naishori inkera naigira aisuma tosukulini njio universities arashu colleges naindim ae aplaya te huduma centre naindim tadei sii ainoto license naji ene driving license naindim ae riniwa arashu indim ainoto ae aplaya te huduma centre osiatin sii nijio elaata olchambai arashu akeyie services pookin naiusisha iltung'anak lesirkali arashu wananchi naindim ainoto te huduma centre neku naa ore huduma centre naa keas arashu aisaidia ila iltung'anak eh lemurua arashu lolosho tontokiting kumok naidim ataasa teine.